Mawatho maya ma kũhũrana na tũtambi thĩiniĩ wa mĩgũnda itũ nĩ mawatho makoragwo mena maumĩrĩra matiganĩte ma bata mũno. Wambere nĩ atĩ irio iria tũrĩaga cikoragwo cirĩ ngitĩre kumana na kemiko iria cingĩkorwo ihũthĩkaga. Wa kerĩ nĩ ũhoro wa kũrora mathogora ma ndawa ici. Na wagatatũ nĩ kũrora wagĩrĩru wa ndawa ici kũrĩ andũ na mahiũ.

Haha nĩtũrona harĩ na andũ, na andũ aya me thĩiniĩ wa maĩ. Haha nĩ harĩa tuonaga thamaki ikĩrererwo kũrĩa icagi-inĩ, na no kũhotekeke atĩ nĩ thamaki maratuĩka akũgetha, kana nĩ nĩĩ ndawa maraitĩrĩria maĩ-inĩ mau. No, ũrĩa ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ nĩ thamaki maragetha tondũ ikĩgethagwo na njĩra ĩno.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ũtegi wa thamaki, na thamaki ici nĩ ironeka nĩ thamaki nyingĩ mũno, na andũ arĩa maracitega nĩ andũ atatũ arĩa me thĩiniĩ wa merikabu ĩmwe. Thamaki ici nĩ cironeka nĩ thamaki nene nĩ thamaki irĩte wega mũno. Na, gũkũ kũroneka nĩ handũ iria-inĩ, kana hihi mũndũ agĩthondekete handũ harĩa arĩrĩithagia thamaki ciake.

Thirikari nĩyo ĩkoragwo ĩna itemi rĩnene mũno thĩiniĩ wa bũrũri wowothe kũhĩtũkia kana kwaga kũhetũkia irio cia mũthemba wa GMO, tondũ yo nĩyo ĩheanaga marũa ma kambuni ici nĩgetha kambuni cituĩke cia kũruta mbegũ na nĩgetha maheana kana mendie, ũguo thirikari itemi rĩayo rĩnene nĩ kũgathĩka mawatho na mĩtaratara ya mawatho marĩa matũmĩkaga thĩiniĩ wa ũkũria na ũtheremia wa irio cia mũthemba wa GMO.

Ũrĩa hiũranagia na mawatho ma ũrĩmi thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ witũ nĩ atĩ mawatho maya mothe ndũngĩmahingia marĩ mothe we ũrĩ wika, ũguo ũhingagia mawatho marĩa we ũkũhota arĩ we mwenyewe. Kwa mũhiano nĩ gũtigĩrĩra atĩ ũrĩmi ndwendaga ũgacina mĩmera yaku kana hĩndĩ ĩrĩa kwarĩkia kũgethwo, ũguo wee ũgatigĩrĩra atĩ ndũnacina kĩrĩa kwa mũhiano nĩ mabebe, ũrĩmaga mbembe ndũnacina mabebe macio. Wakerĩ ũgatigĩrĩra atĩ ndawa iria ũrahuhĩrĩra mĩmera yaku nĩ ndawa iria ciagĩrĩire. Na wagatatũ ndũrarĩma hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ.

Watho ũrĩa wa bata mũno ingĩenda thirikari ĩteithĩrĩrie arĩmi nĩ kũnyihanyihia mathogora ma ndawa kana maũndũ marĩa mahũthĩkaga thĩiniĩ wa ũrĩmi ,kĩndũ ta bataraitha ,ndawa indo ta icio. Wakerĩ nĩ gũthondekera mũrĩmi ũyũ barabara nĩgetha akahota gũthiĩ kana gũtwara magetha make thokoinĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ,wagatatũ nĩ kũhe mũrĩmi ũyũ ũgitĩri kuumana na indo ciake.